Kit nemile biik en ireyu ko ng'ororek chekorurukyike muratit neiboru kele ng'ororechu komokyinge beek lakini moityin muratinito amun miten parak muratit, kit ake nemile biik en ireyu ko elemiten ng'ororechu ko emet neyamat omomiten suswek chenyolilen, kit nemile biik ake ko ketik chenyolilen en emet neyamat.

Sikiam lokoyandani komoche korok kiiun, yekokiuun ketil akinde kiit neyamaat, yeityo yekakinde kiit neyamat kepchei koyob oengu akyama, lokoyandani kora kimuuch kiam koboto tenderek yeityo iwirtee baleliat nebo barak anan koimuch iyam lokoyandani kometeste tenderek.

Sikeyoe boishoni ng'omnotet nenyolu itindoi ko ng'omnotet neboo nambarishek sindoii alamoshek en tiong'ik, imuuch imokyikee wayat kora nekakibel sindee nambarishe chuu en tiong'ik, kiit akee nekimokying'e ko elekiboishoitoen rangichuu, rangik chekindoen alamok konyolu ko rangik cheikoekee.

Minsetab ndisinik ko kewel kot mising, chang kewelutik che bune temik eng kasarta nemine ndisinik, kewelutiet ne tai ko uindab baletab keringonik che kiminjin ndisinichoto, asi kemin ndisinik koyoche kebol ii keringonik chebo loindab futisiek cheite somok, kewelindo ake nemuch kobune temik ii eng kasarta nemine ndisinik ko kewelindo nebo koterem beek eng keringonik che kakibal cho nyekeminji ndisinik, imuch koyai niton konun ndisiot en keringet ne kakiminji.

Kit nemile biik en yu ko ele koburto nguronik che omishe en moingonik, nguronichu kokapangan lainda ago nguronichu koraa ko kasaruny sarurikwak. Kit agee nemile biik en ireyu komiten nguronik chemii taban en alak chebo rangik che ter ter. KIt age nemile bik koraa en yuu ko nguronik che lekenen chemiten ak nguronik che lelach che koburyo en kwenunywan en yoton

Boisioni bo ripetab plegok ko bo komonut kot mising ak makat eng temindet koker kole tindoi karik choto che kimokyingei en ripset ak baetab kiplegok, karik che kimokyingei en boisioni bo ripsetab kiplegok ii, ko amitwogik che ome cheimuch ko suswek anan ko sokekab timin alak tugul che much kwome kiplegok, makat eng temindet nebo kiplegok koker kole katekyi got kiplegok oleteben ak koker kora kole kaipchi amitwogik che yome en sait age tugul ak koker kora kole miten en ole kararan ole katepto simoityo kwam tiongikab timin kiplegok chu, bo kamanut anyun niton amun nyorunen anyun temindet baetab kiplegok imuch kwalda ak konyor kelchin nebo rabiisiek ne toreti inendet eng boisionikyik cheterter chebo atkan tugul.

Boishoni boo ribetab kiplekok kobokomonut kot mising, ak yoon kiyoe boishoni komiten karik chemokying'ee temindet anan boindetab kiplekok che choton ko omitwokik cheome kiplekok che imuch ko choton konsusweek anan kosokek alak tukul chebo timiin cheimuch kwomee tiong'ichuton kiplekok, kiit akee nemakat en temindet anan en boindetab kiplekok ko kokeer kolee kotekyi koot kiplekok eletebeen kiplekochu ak elemiten komnyee asikobit ko maam tiong'ik ab timiin, nyolunot kora anyun en boindetab kiplekok kokeer kole koitechi susweek sikotebii kiplekochuu en elemiee ak elemotwon kora sikobiit komuch koiyoso ak kochanga ak kotoret temindet en boishonikyik chebo atkan tukul amun imuuch kwalda temindet akonyorunen kelchin neimuch kotoret en sobetab atkan tukul.

Minutik chebo mosong'ik ko minutik chekororon kot mising, minutioni ko kararan amuun motebee tukuk chechang olon kominee ak momokying'e ribset neoo amuun rutu akonome lain ak koyoe komnyee en komoswek cheterter, minutioni bo mosong'ik ko kararan amuun yoon ko koururyo komuuch kebir yeityo keib keng'aa sikobit kechoben kimnyeet anan kimuuch kechoben rong'orik, bokomonut minutioni bo mosong'ik en temindet neminee minutioni bo mosong'ik amuun imuuch kwalda akonyorunen kelchin neyoe koik minutiet neboo mung'aret.

Minutyoni boo mosong'ik kominutyet nekararan kot mising akoyoe komnyee en komoswek cheterter, kararan kot mising minutioni nibo mosong'ik amuun momokying'e tukuk chechang en kasarta neboo minset anan ko kasarta kora nekitesen, kararan minutyoni niboo mosong'ik amuun imuuch kemiin en komoswek cheterter akoyoe komnyee, minutyoni boo mosong'ik kokararan kot mising amun en kasarta koruryo komuch kemaa ak kebir yeityo keiib kobaa tinga keng'aa, minutyoni yaan kakeng'aa kimuch anyun kechoben kong'orik anan komuch kora kechoben kimnyeet, kararan kora minutyoni en temindet amuun ibchin kelchin yaan kaalda akonyorunen kelchin yeyai koik minutiet neboo mung'aret.

Minutioni bo isagek ko minutiet nekararan kot missing, sikechob anyun minutiet nebo isagek koik ngwek ko yekokebut kemuch kiyoo sogekyik en kasarta neite dakikoishek tibtem yeityo korur kicher anyun en maa ak ichuch kechobto omitwokik alak yeityo kiam

Boishet netesetaa en ireyuu koboo butetab chaik, butetab chaik komokying'ee kotindoo butindet ab chaik mesendet nebutyin en batenyin ak yeityo kora komakat en butindet ab chaik koker kolee kobut chaik sokiot aketukul netindo itiik somok ak kokeer kolee mobut itiik chesire ang'wan asikobit kenyor chaik chekororon, minset neboo chaik kobokomonut kot missing en komoswek cheterter amun ibuu kelchin neboo rabishek yaan kakialda akot akotoreti biik en komoswek chebo minsetab chaik, minutioni bo chaik kora, kokararan kot mising momokying'e tukuk chechang, yaan kakemin kesemberi ak yeityo kekeer kelee momiten timndo, minutioni bo chaik kora kokikotoret biik chechang amun ibuu kelchin neboo rabishek yaan kakialda.

Boishet netesetaa en yuu ko boishet neboo butishetab chaik, boishoni komokying'ee biik cheyoe boishoni, akomakat anyun en chii aketukul nebutindetab chaik koker kolee tindoo mesendet nebutyin chaik en batenyin, ak yeityo komakat en butindet ab chaik kokeer kolee kobut sokiot aketukul netindo itiik somok amot kosir yotok sikobit kenyor chaik chekororon, boishoni koo minsetab chaik kokararan kot mising ak mokimokying'e tukuk chechang, akoo yoee komiee en komoswek chenyoruu robtaa neyamat, boishoni bo mensetab chaik kokikotoret biik en komoswek chuto chebo minsetab chaik amun yekakwalda konyorunen kelchin neboo rabishek.

Boishet netesetaa en ireyuu ko boishet nebo kesetab nyanyik, neiboru kelee nyanyichu ko kakimin en imbaret neoo mising ak ko kayaii komnyee en rurot, iboru kelee temindoni no nyanyik niton kesisie kokikamin nyanyichu ak tukuk cheome amuun inee noton nekayai sikonyor rurutik cheyech kot mising.

Konoret neboo nyanyiik cheruryotin komakat kekonor nyanyiik cheruryotin en elemaoo maat ako olemomiten beek, oleoo maat koyoe nyanyiik konunyo, ko elechang beek koyoe nyanyiik kora konunio, noton anyun makaat en chii aketukul neyoee mung'aret anan kotemindet neboo nyanyiik kokeer kolee yekakokes nyanyiik kokonor en elemowoo maat anan ko elemachang beek ako elekweree koristo asikomabit konunio.

En ire yuu ogere chi nemuren nekotel en oret taban sikopit kebir pichait. Orani miten chichi koboru kele moto kiboishen amut momiten garii ana bik chebendote en oret taban, chichi kogotonon kebir picha en ile kakisir en baragunyiny kole njeri neimuch komoche sikobwoten anan sokonoe kole kikowo ole kile en kasarta anum

Chi ne leweni imbaret anan kebebertab imbar nekimichin minutik ko chi nebo imbaret amun inendet ne ingen missing ole tepto imbarenyin ago ingen kole ne che nemakat asikopit ketem ak yeit koraa kasarta nebo minset kongen kole minutik ochon che yoee komie ago en kasarta oinon. Chito nebo imbaret ko inendet ne ingen agongen kolee kasarta netyan neibe minutik en imbaret nenyinet noton anyun chito nebo imbaret ko inendet ne tindo komnotet tugul akobo ole tebto imbarenyin ak ole wendito inendet ne ingen kit neuu imbaret angot ko toldol anan akot ko kemkem, ngot koibe minutik che tyan asikopit koyam imbara noton, chito nebo imbaret koraa ko inendet ne ingen ole kitepto imbaret angot ko loe beek ngungunyek anan komoloe

Minutiet nominee ko minutiet neboo biasinik, biasinik ko minutiet nekararan kot mising amuun momokying'e temindet tukuk chechang, kiit nemokying'e temindet ko kotindo imbaret ak kotindo keswek ak kotindo katoldoiwek ak kotindo biik cheyoe boishet komuuch konam minset neboo biasinik, kararan minuti chuu boo biasinik amuun ibee kasarta nenwach nemoite oroweek ang'wan, biasinik koibee kityo oroweek somok yeityo koiit kekes, minutiet neboo biasinik ko kararan kot mising akoo mokimokying'e ribseet neoo, minutiet neboo biasinik keribe kityok en bitet ak kesember ak keker kora kelee mochong'ochi beek kora soitii asikobiit konuun, minutiet neboo biasinik yekakialda kenyorunen kelchin newoo kot mising kosir chekikiminen.

Indoker boishoni obwote kombunit neboo letaetab kipnotet en emet noton neletewech kipnotet neboo sitimet nekiboishen en komoswek cheterter en emeet, ibwotwon kora boishoni rabishek chekiliboni asikobiit kepcheun kipnotet neboo sitimet anan kipnotet neboishen chii en sitimeng'ung neboo kaa.